Etumi irkasin, netumi iropiyiani, nibelekeny maisha oltung'anak, nelo maisha dukuya nelakini na nkera mpisai e fees.

Ekengas aaku wore ene naa osokoni loonkinejik. Ketumo ilbiasharani matejo oingua iwejitin tofauti tofauti. Neponu naa ainyiangu kuna kinejik. Inyiangu kuna kinejik toonkoitoi are, wore nabo, naa pee epuo aaramat kulikai. Wore eniare nepuo irkulikae te biashara, nepoi naai aayieng kuna kinejik. Iindim naai aawaita kulie naapaasha naa ngambo. Wore naa iltunganak oosita ena biashara, naa ketum impisai naisaidia teniewoji netum sinye serkali nolale.

so kore entoki e dukuya tenayu naiteng'en matejo oltung'ani naa ena siai enkifugata oo nkukun, nang'as naa aliki tenaa kaa type nabo eyeu nifuga, tenaa kenda kuna lukung'uni nayiu irmosor anaye kuna o nkirik, niliki naa umuhimu kwamba, eetai ketum iro ketum impisai, netum sii orkasi. Ore entoki e are naa kulingana duo matejo mazingira naa nalotie aasie ina siai amu keyiu matejo naa enetii matejo ing'ua sidai, neyeu enetii hewa nzu hewa sidai, neyiu taa niliki matejo breed nayeu nai nelotu naaji aifuga, nelotu naa ninye agelu matejo enaa matejo enaa esiai enkibelekenyata oloing'ang'e neyolou. Neyolou sii aa endaa naa naishori, matejo enaake eyeu enkare kila siku enkare enkare sidai kila siku nisho, neyeuni naa..

eeh kengas aaku ore enkifugata o nkineji, naa kegira aisaidia irmaasae oleng, aah kidimi nai kid kidim ataa kemirakini inkera nepuoyie sukuuluni aa school fees nitokini sii a nitoki sii aaku endaa tormareita, neyiang'akini iltamoyia naaji oltung'ani omoi inkineji, nitoki sii aaku embae etipat oleng amuu meton ormaasani meeta nkishu naaji tiang, neeku kidim aisa, kisaidia iltung'anak oleng kisaidia irmaasae oleng too nkoitoi kumok oleng.

eitodolu ena pisha irmosor ooti enkarae ootasotuoki toonkukun ee kienyeji peeitumiai tiang' arashu mateo keidimayu ataa ilaamiri neitoki sii aaku esiai sidai ninye egira aitodolu naa oonkukun enyanak enaa enaasita neitoki sii aaku ketodolu esiai sidai naasitae ore inye enakimpankanata naa keitodolu ajo ketii iltung'anak makini enaa egirae aipankaa naa kulo mosor tenkata naa egira asotu ore sii kulo mosor naa ilookukun ake naapoito matejo free ake nemepikitae aikenoo tiatua aji kesotusotuni naake kulo mosor amu iyiolo ajo keitayutayu naa ake irmosor tooweitin naapasha nupuoi asotu nepuoi naa aapik ene wei aipanka naa esidai neeku ina siai taa ena negirai tii aitodolu success naa ee kulo mosor oo kuna kukun naagira naayi aifuga neeku nijia eikununo imbaa.

Ore peeku enkata eunoto naa kitayarishai naa enkop amu keturi naa ore eunoto naa kebukoki ake mbeku engop toomitayi nabaya intomoni ile neturi taaduo kipimo akenye oosentimitani naara are ore sii ene ele merere amu nija taa eji naa keuni tenkata olari ashu ebukokini inkariak Naa ore sii esidano ele merere naa kidimu enkolong entoki nikijo kiindim nai atejo tenkata olameyu naa kiidim atataa kebuluake tenkata olameyu naa aikitum sii endaa oongishu nanya nai inkishu tenkata olameyu teniaku kitigila netumi naa ngishu nikitum siiyiok iropiani amu aikimir amiraki naai kuna naapuo aitayunye matejo naa intokiting ng'ejuko netumi naanetum naa ilopunisho impisai Naa

Ore crypto currency naa kidim nai ataa website naa kidimi ataa kidim ataa ebuku nidim atipika intokiting inonok, nirewue idim atereyie nai intokiting eniyata, akidim si ataa ore crypto currency naa, keeta nyamali akidim ataa keeta golikinot nai ah, ekidim oltung'ani ataa kepurroo ropiyiani nonok nai tenkoitoi ormtandao, neetae si iltung'anak olej irkulikae, aing'oru nkoitoii naayie ropiyiani, kemir fake coins, neetae si intokiting naji finishing. Neeku keyieu nai naa keeku oltung'ani makini egira aitumia crypto currency ah tenkoitoi ormtandao.

Ore enkaitubukui nidolita tene naa keji enanasi naa ore embae edukuya naai tenining' olmananasi naa kifaa ningoru engop sidai naji pitumoki atuuno mananasi nitoki sii aaku in'dim atuuno nai olmananasi tewei netii kule kulie aitubu kake meenoshi naaidim ataa metubuku tiatua enkop Nitoki sii aaku eyieu olmananasi nebulokini enkare ingolongi uni anaa are tewiki Ore oshi olmananasi Ore erishata niwun naaji naa in'dim aisho erishata naba enaa ilapaitin tomon oisiet ashu alarin aare naaji pee itumoki aitayu olmananasi etaa eoku niaku isho erishata sidai Ninyok duo abukoki enkare sidai

Ore ena siai oomashinini nai teneeku ninye egirai aitumia nai tesiai enkiremore naaji olchambai naa kitelelek esiai Ore enipik imashinini nai olchamba menyanyuk naai ongishu naji tenipik olchamba metaa ninche egirai aitumia aturishore nai ilmongi nemenyanyukie sii oltungani amu kenauru oltungani nemenauru emashini nitoki sii aaku ore emashini naa kiidim ataasa esiai sapuk oleng aa Kidimayu nai nikes temashini nai endaa olchamba pookin enkolong nabo esiai naidim iltung'anak nai iltung'anak kumok ataas nemeetai iropiani naalakieki neeku kisaidia oleng' imashinini ena siai enkiremore naai oleng wenkikesare olpaek oondaiki akeyie pookin

Aake eng'as aaku ore ena siai keyiu nai oltung'ani aria aa oltung'ani laa keyiolo erishata naidimi nataa kifaa piishori nkaitubulu nai enaa mpuka natii ena aji neyolou erishata naishori enkare amu ketoyu naa ne nipalilia amu inakata naa ebulu ee nkaitubulu tiatua ena aji. Nitoki sii aaku keyeu oltung'ani aria te siai neyeu oltung'ani oibung' esiai. Aa ore nai enaiko tenaifunza oltung'ani naaji aitodol naa kaakikisha ajo ee kenyor ele tung'ani ena siai naipotoko, nitoki sii aaku keyeu oltung'ani oibung' esiai aa ore nai eniindim ataa ing'ua ele tung'ani naake isho ntokitin enkare naatii atua ena aji ne neleeno pee metoyu ake inakata naa ebulu aitobiraki.

ore M-pesa naa enkoitoi sidai naa keidim irbiasharani aitumia naji ena enkoitoi sidai nalaakinyie iltung'anak ilaalak lenye nayii oponu ainyang'u intokiting' tooldukai lenye enkoitoi sidai enaa indim atalaa naaji iropiyiani neitoki sii aaku enkoitoi sidai nalakieki iropiyiani naa meintoki oltung'ani apuroo iropiyiani naaji cash neitoki sii aaku miminie inaduoo ropiyiani amu mpesa etii keisudoro inaduoo ropiyiani nemiidim ake aiminie nayii iropiyiani ofyoofyo neitoki sii aaku ore mpesa naa keidim iltung'anak kumok ataas biashara naai tenkoitoi sidai aa keidim aitumia pochi la biashara nitoki sii aitumia paybill nena nayii ena najo buy goods tenkoitoi nalelek oleng' naa keisaidia naaji oleng' ena rishata nagira iltung'anak ainyang'u intokiting'

Aaah ore enewueji naa osokoni omirieki inkitunguuni. Etii olainyiangani netii naaduo olopeny biashara ogira amirisho. Aaah osokoni ele keidim oltungani pooki naaji ashomo nelo ainyiangu endaa aa nkitunguuni ashuu aidaa akeyie pooki anaa irnyanya, nkuashen neaku sokoni ena. Egira iltunganak ainyiangisho negira kulikae aamirisho, naa amuu ina esiai osokoni naaji tesiai. Neaku osoko ele egira iltunganak aamirisho negira ainyiangisho, egira ainyiangu inkuk pee etumoki ashomo ateyierie endaa

ore ena pisha naa kegira aitodolu emukunda natii iltung'anak ore tiatua ena mukunda naa ketii iltung'anak oogira aasisho aa ore ena mukunda naa emukunda natuunoki terishata naayii naado neeku etaa enkata nagirai aikesisho naa iltung'anak kulo ootishote naa kegira aikesisho ore sii keitayu ena mukunda ketii emashini nagirae aitobir irpayek adung'udung' naa aitobir nidung' metaa kutitik aitayu irmasaguen tena mukunda neitoki sii aaku ketii ilaasak lesiai oogira aas ele kasi etii irpayek epikitay irkuniyiani enyokita ake aitobir emukunda naa akes irpayek neeku ina nagira aasa nayii tena ppisha.

Ore ena keshi naji kasino naa keeta keeta esidano nitoki sii dii aaku keeta entoroni naa ore tenchoto esidano naa keponaa iropiyiani nayii teni dalare oltung'ani najii matejo enchata oo ropiyani naa keidim ena dala ataa keponaa naa ake oltung'ani arriya ototonikia ena siyai ee kasino neitoki sii aaku meitoki aishio nayii oltung'ani metaa idle nayii oltung'ani metaa ketonita ake meeta esiai naa keidim atadalayu oree sii tentorroni naa ketorronok ena keshi ee kasino amu keitaa intung'anak iwush iwush meitoki iltung'anak aramatisho tiang' pekuu kepik ake nayii oltung'ani irropiyiani nepik erropiyia nayii ata inoo inkera naidim naa ayawa amu imbaa are naa ake naasa pekinyae aashu bahati amu ninyee naa epoyieki neeku eitanyamala irmareita kumok oleng' isulaki tena lerero nayii orkijanani yiolotii naa enaa genz

Ore Tena murua naa ketii siasani kumok naa ore siasani are kanyor naa etae orbungei ole sikona neetae orgavanai ole ntutu ore kulo siasani naa kesitai esiai sidai oleng Tena murua keshetita irbaribarani kegira ashet sukuulini esumita Nkera naa kishorita enkera bursarini nagira sii ateshit sipitalini naa ninye egira iltung'ana asaru naaji iltung'ana omuoi neeku

aa ore ena naa orgali wenkiringo netii sii empukai. ore orgali, naa kapik enkare emoti, nainuaki, naisho enkare mitootuaa paa kabukoki enkurma, naibung orkurtet. naitaa duo orgali aitobir akurt ogali aitobiraki, mpaka neku. naibeleny aitoki aibelekenyaki enkima. ore nkiri. naa kadungidung nkiri naituku, nadungoki, irkuti nyanya. kitunkuu. naitoki apik akeyie kuna kulie btokitin pookin napiki anaa bisalini. naikaraank. naisho mekuto aitobiraki. ore mpuka naa kituku. nadungidung aitobiraki, napik emoti, nainuaaki aitobiraki mpaka neku.

Ore ngolikinot naidim nai ilopisaani lorpolisi teneyieu nepuo aramat inkuapi naalakwa naa engas aaku keetai esiai olbaribarani Keetai ingwapi nemeeta ilbaribarani naa keidim ataa penyo nebaya ilopisaani lorpolisi aabaya inakop aitayu eretoro esirkali nitoki sii aaku ata tenebaya inakop keetai iltunganak leitu isoma lemeyiolo airori ilopisaani leserkali Niaku naa kegol toltungak oomanya inakop nitoki sii aaku enyamali toolopisaani leserkali nitoki sii aaku keitumia iropiani kumok oleng teneyieu nebaya inakop

Ore apa tena murwa ang' nekitii naa Narok West. Ore orbungei apa lekiata naa Oletong'oyo neton ake aa ninye saai kiata, Oletong'oyo. Orbungei ele otaasishe zaidi oo larin imiet amu etijing'a taata ele orika erishata e are. Netonyua oleng aret iltung'anak tenakop oleng, isoma nkera kumok, etesheta sukuuluni, etareto sii sukuuluni aisho irbasi oonapieki nkera. Etonyua oleng aisaidia iltung'anak Oletong'oyo

The medicine of HIV/AIDS are found in the hospital in the whole country and this medicine are helping or someone can take them at anytime this medicine because you can't get heal of this disease it just need one to take medicine and take food and goes back to the hospital to be given other medicine so this medicine can't get exhausted ah it only needs everyone who has this disease to be taking medicine because you can't get heal and you will get all this medicine at any government hospital at anytime you need .

ore ena siai naa esiiai orkitarini oitoiu inkera. ore engeno nayieu ena siai, keyieu oltungani oisume, oshomo sukuul. oltungani oisomea esiai olkitarini metaa keyiolo mbaa, keyiolo aipimo eishoi, neyiolo aitoyiu intasati ntomonok tesipitali.aa ore ena siai, keyieu engeno nagut amu kegol oltungani oitoiu olikae, neeku keyiue, ujusi sidai oleng oolarin kumok, naisumia oltungani, neyieu sii imashinini naaji naidim aisaidia ninye olkitari, pee idim aitoiu naa intomonok tesipiatali. neeku oree ena siai olkitarini keyieu ujusi sidai pee itumoki naa aitoiu intasati, neyieu imashini nimpimie enkima aa enkerai ena natii enkoshoke. pee itumoki naa aitoiu enkerai.

ore ena siia naa eunoto empoosho. ore empoosho naa keyieu enkop sidai. nashaikino. naa keyieu enkulupuoni sidai naidim aitubulu oleng. neyieu sii iltunganak ooidim aipalilia. nitayuni inkaitubulu pookin aa weed naidim aingial inaduoo poosho pee mebulu. nitoki siii aaku keyieu ilaitashekinok, sidain oremoki inaduoo poosho. pee etumoki atubulu aitobiraki. neeoshi olchani. nena poosho pee italam irkurt pookin oidim ataa keingiel, pee mebulu inaduoo poosho. neeku, neeripi inaduoo poosho pee mejing iltungank aingiel amu, nemejing sii inguesi naingiel, amu inguesi naapuonu aanya. neeku keyieu ilaripok neyieu oltungani oitasheki aitobiraki.

aa ore ena naa orbuket otupukuo accident otupukuo tene. adoolta ajo ketii agari ambulance. ena oshi nalotu aisaidia iltungank oonoto accident tene. naa ore ena gari naa kegira alotu aisaidia iltunganak onoto ajali aa iltunganak oimiate, tiatua enaduoo accident natupukuo tele baribara. pee etumoki anoto ebaare tesiokinoto. naa ore sii tena pisha kelio egari natabatate. neeku ninye eipotuo ena ambulance pe eret iltungank kulo oimiate.